Ingas aisuj ,nidungdung, nidung kitunguu nipik meteyirayu te moti ,ore peku kitunguu ,nipik irnyanya, ore peku irnyanya nibukoki taa nena puka ayier

Ore enaisho oolotorok naa ketumi tenitobiri enkaji olotorok ,neshuma lotorok aitobir endaa enye ometabai anaa erishata nao, nitaini anaa ilchangaro nironyuni enaisho olotorok .

Ore entoki edukuya naa pintadoyio nkilani aipungusa tosesen ninguraa tenaa iyata olchani ore tenimiata niok enkare sapuk ingira alo aingoru oldakitari.

Ore KWAFT yioloti anaa Kenya Women Finance Trust naa olturur loo ntomonok loshumie iropiyiani ,nedumu sii iropiyiani e sile aasie biashara.

Egirae aisampu ntapuka yiolot anaa cabbage aya amir arashu enyai ake tiang.

Kegira oltungani aosh esimu

Keponari dupoto entulugumi tenebo obiotisho enkulupuoni ,neibooyo sii moyiaritin oo nkukunik naimu enkulupuoni

Eitadoyie dupoto eramatare aa enkiremore oontapuka tenebo oeramatare oonkishu oswam pookin

Eitodolu iropiyiani nintumia te jumla toolapaitin ile otulusoitie oniterewaka ormarei ,olchoreta linonok , onkulie siatin pookin nitalaa too lelo apaitin ile otulusoitie.

ore bunge naa enkopis kitok esirkali natumore ilarikok pookin ,itayu ind induat naaret olosho le kenya.

Empalai ereteto enkisuma eingwaa orkioma le Kengen enkerai naji Brian Kilelu muntolol naisumare sukuul e JKUAT neasita (Ics)course banking and finance ore nampai e simu ....

Ketii ilorikan ogira iltunganak aatonie, ohimai, oltarakitani, oltunganak kumok lootii entumo

Ibol esimu ino nilo ewueji neji mpesa arashu sim toolkit indim aterewa iropiyiani ,indim aitayu ,indim ainyangu credit ,indim atudumu ilooni ,nindim sii ataasa aingurai balance.

Ore enkisuma naa enedupoto oleng too nkolongi naaponu ,otooishoritin pookin naapuonu amu ingamu engeno ,nitum esiai ,nindim ataasa mbaa sapukin te enkisuma .

Egira enkitari angamu oltamoyiai nengira aipim pressure enye osesen ,negira kulie kitarini aanyu iltamoyiak peyie ebak

Enkiguran ena nanyor inkera e sukuul arashu inkera kutitik atadalata erishata nemetii darasa arashu erishata natii angitumia osoit aapik kila orbokis oingero

Osirua odungi nenyai keki eshipakinoi mbaa sapukin anaa enkolong einoto arashu mbaa sapukin naatasaki teina siai.

Ene tipat oleng Huduma centre pookin tolosho amu keeta iretot kumok e sirkali tenebo sii isiatin pookin ooltunganak oigeri

Eewuo oltungani aduaare olkitari loolala peyie eduari ainguraa ilala lenyenak